Eodni nitiere nyithindo marowere manyiri ma pod ikgi nitiere diere matemo timo tiegruok manyasani e yorno molony, kagitemo tiegre kendo gitemo ng'iyo ni to bende ginyalo loso gigo mabeyo ma inyalo tigodo e ngima dhano maketo weche mayot. Karkaendi kendo kwadhinyime taneno kantiere gigo eri magitiyogo ma gin kaka, kalatas kama gidhigore gigo ma giseyudo, kendo gidhigikawo nonro matut kaluwore gi gigo magisetimo kendo kaka gidhi mbele gi timogi.

Alwora marwa wan kaka watimo tijni en ni, wakao agwata motii, wakao ndo mtii, wakao agulu motore, kasto waole loo mokuok, kawaseole loo mokuok, to wakao, wadhii waturo kodhi no mar mafua ni kasto wadhii wachuo e iye. Kawasechuo kodhi no e iye, to waole pii, kawaseole pii kasto bang' ndalo moko adek to kodhi no eri dhi tii. Koro wan mano e kaka watimo ga tijni ei alwora marwa.

Tijni kang'iye en tich mar manyo omuom kata omenda, kama ikwaye dhok, ka dhok osebet madongo tiusogi. Kata inyalo nyiedho gi mondo mi gimiyi chak manitiyo godo eloso morno eri mamit manitiyo godo e chamo alot mokuogi. Kar kaeri be kaneno ee taneno ka nitiere buru mang'eny manyiso ni kama gikwayeno ero otuo kendo koth onge kata be lumbe motiye aneno ka gin lum matek manyiso ni kanyo otuo. Dhok be kaka giwuotho aneno ka chal gima gidhi manyo pi modho mondo gikwe dhoodno mar chunygi. Gin gik mawacho ni kendo riyo negogi sana bang'e kane gisea chamo lumbno matek.